Mũrĩmi nĩ abatiĩ gũkoragwo na mũtaratara ũrĩa arĩrũmagĩrĩra rĩrĩa arenda kũhanda nyanya cia kũhandwo iria ciĩ tuta-inĩ. Wambere nĩ abatie gũtigĩrĩra atĩ, nyanya icio ciĩ tuta-inĩ nĩ ngũru biũ ikarĩkia, nĩ nyũmĩrĩru, na nĩ ikinyĩtie kahinda ka gũtwarwo mũgũnda, igakorwo ikĩrutwo tuta-inĩ, na ikorwo igĩtwarwo mũgũnda kũrĩa cigũkorwo igĩkũrĩra rĩu biũ nĩgetha nginya irute magetha kana iciare nyanya ingĩ. Arĩkia gwĩka ũguo, ũndũ ũngĩ, nĩ abatie gũtigĩrĩra atĩ handũ harĩa arathiĩ kũhanda nyanya icio aciruta tuta-inĩ, nĩ hathondeketwo wega, hagakorwo nĩ aharĩmĩte, akaruta ria rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩ handũ hau, ona ningĩ, agakorwo angĩkokorwo abangĩte kũrĩma kana kũhanda na marima, agakorwo nĩ enjete marima, akorwo nĩ mĩtaro agakorwo nĩ amĩenjete, agakorwo acarĩtie thumu akorwo na thumu wa kũigana, na nĩgetha atua gũtwara nyanya icio, rgũcitwara athiĩ ahandĩte, ona ningĩ, nyanya iria ciĩ tuta-inĩ, thikũ ithatũ mbere ya akoretwo wagũcitwara mũgũnda, nĩ abatie gũtiga gũcihe maĩ na nĩgetha ikorwo ikĩmenyera rĩera rĩrĩa cigũthiĩ gũikara narĩo ciatwarwo kũu mũgũnda-inĩ.

Ũyũ ũroneka ta arĩ thumu, ũhana ta ũtukanĩtio na tĩĩri, na nĩgetha andũ aya makorwo a kũũtũmĩra kũhanda kĩndũ kĩrĩa marenda. No makorwo makĩhanda indo itiganĩte, na makorwo makĩhandĩra nyũmba-inĩ ĩrĩa ĩtagwo green house, tondũ nĩ kũroneka nĩ mambĩte maratathi, na nĩ kũrĩkĩrĩria matarĩkĩrĩirie kũu matekĩrĩte maratathi, na nĩgetha nyũmba ĩyo ya kũhandĩra mĩmera ĩkorwo ĩkĩrĩka. Handũ haha, no makorwo magĩtũmĩra tũratathi tũrĩa tũnini tũrĩa mũndũ ekĩraga tĩri, na tũkoragwo na marima marima, na nĩgetha makorwo makĩhandĩra indo itiganĩte. Mũndũ no ahande macani, no ũhande mahũa, ona no ũhande irio ingĩ ta nyeni kana mboga, ciĩ mĩũngũrwa, cikorwo ta ci tuta-inĩ, na ũkorwo wa gũcithamia rĩrĩa ciarĩkia gũkũra. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata, tondũ rĩrĩa mareka ũũ, nĩ makoragwo makĩharĩrĩria mũgũnda, ona makĩharĩrĩria mĩmera yao, na nĩgetha thutha-inĩ yakorwo ya kũmera na gũkũra wega no makorwo makĩendia, makona mbeca, makona ũboco wao wa o mũthenya. Ona ningĩ, no makorwo magĩcihanda mĩgũnda-inĩ yao, na magakoragwo na kĩndũ gĩa kũrĩa o mũthenya mategũthĩnĩka, ona kana mategũtinda gũthiĩ kũgũra.

Andũ aya eerĩ maroneka ta aarĩ andũ marenda gũthoma mahuti, kana ũrĩa mahuti ma mĩanga kana ikwa marakorwo magĩĩka, na nĩgetha makorwo ma kũrora kana tarĩngĩ ĩna mĩrimũ, magakorwo nĩ marahũra mbica, na mbica ĩyo he ũrĩa maramĩkĩra kũndũ, na nĩgetha ĩgakorwo ĩkĩruta angĩkorwo ihuti rĩu rĩna mũrimũ, kana rĩtirĩ. Na angĩrwo rĩna mũrimũ rĩ nĩ mũrĩmũ ũrĩkũ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ mũrĩmi, tondũ no nginya kana nĩ ũkũmũteithia kũmenya mĩmera yake kana ĩna mĩrimũ, na kana nĩ ĩrakũra ũrĩa kwagĩrĩire, na nĩgetha akorwo wa kuona magetha. Ingĩtua gũthomithia mũndũ, kana kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, wa mbere, no ndĩmũbundithie kũhũthĩra rũrenda kana kĩndũ kĩrĩa tũratũmĩra nĩgetha kũrora mĩmera ĩyo kana mahuti macio mena mũrimũ, ndĩmuonie ũrĩa mũndũ atũmĩraga thimũ-inĩ, njoke ndĩmuonie ũrĩa mũndũ ahũraga mbica, nĩha mũndũ abati gũkorwo akĩrorereria mbica ĩyo yake, na nĩgetha ĩkorwo ĩkĩmũrutĩra maumĩrĩra marĩa mabatiĩ, na ĩkorwo kana ĩkorwo ndĩramũhenia, atĩ ĩkamũĩra ihuti rĩu rĩna mũrimũ, na tiguo mũrimũ rĩnaguo. Ona ningĩ, no ndĩmũbundithie gũthoma maumĩrĩra, ona kũmatarĩria, na nĩgetha angĩkorwo nĩ mũrĩmi egũĩkagĩra, agakorwo wa kũmenya.

Ũyũ nĩ mũingĩ, ũrĩa ũroneka ta ũkĩte gwetha motungata ma thirikari, na marĩa marakorwo makĩheanwo handũ haha. Wa mbere, andũ aya nĩ maroneka nĩ andũ aingĩ, arĩa marenda ũtungata ũcio, na nĩ maronekana mabangĩte raini nĩgetha makorwo ma kũhũndũmĩrwo, kana makinyĩrwo ihinda rĩao rĩa kũheeo ũtungata ũcio. Ona ningĩ, nĩ kũroneka andũ arĩa maraheana ũtungata ũcio, mena mĩtambo kana macini cia kĩrĩu, irĩa marakorwo makĩhũthĩra nĩgetha kũheana motungata macio angĩkorwo nĩ ma thirikari, angĩkorwo nĩ ma mũndũ kĩũmbe, na kũmakinyĩria kũndũ icagi-inĩ na matũũra-inĩ, kũrĩa andũ aingĩ mangĩkorwo makĩũbatara. Macini ici, no ikorwo nĩ marabatara irore cia mũndũ, kana akorwo agĩĩkĩra thaĩni handũ, na nĩgetha ĩkorwo ya kũmenyekithania kana kũmũtambũra, ee ta mũndũ kĩũmbe. Maũndũ maya nĩ makoragwo marĩ ma bata, na makĩria harĩ mũndũ kĩũmbe, tondũ nĩ ũkoragwo wa kũingĩra mĩtambo-inĩ ya thirikari, na rĩrĩa ũrabatara ũndũ, kana ũtungata ũtiganĩte wa thirikari, nĩ ũkoragwo ũgĩkĩka naihenya, tondũ maũndũ maku me thirikari-inĩ, na kana thirikari nĩ ĩragũtambũra we wĩ ta mũndũ wa bũrũri wa kũndũ kũu.

Andũ aya maroneka mokĩte kũgetha magetha mao ma Ngojeti marĩa marakoretwo mahandĩte thĩiniĩ wa nyũmba ĩrĩa ya kũhandĩra mĩmera. Nyũmba ĩno nĩkoragwo ĩrĩ ya bata tondũ wa mbere, mũrĩmi nĩakoragwo na hinya kana ũhoti wa gũkorwo agĩcenjia kana agĩkĩra ũrugarĩ kana heho ĩrĩa mũmera wake ũrenda. Ona ningĩ kũũhe maaĩ nĩakoragwo akĩũhe maaĩ marĩa mũmera ũrenda ti ta wa mbura atĩ yaura nonginya ũrerwo. Kũoguo nyũmba ĩno nĩkoragwo ĩ ya bata, makĩria kwĩ mĩmera ĩrĩa mũndũ arenda ĩkorwo na maũndũ matiganĩte kana maũndũ ma mwanya, ti ta maũndũ mamwe marĩa makoragwo rĩera-inĩ ma mĩmera yothe. Andũ aya nĩmaroneka mena magetha maingĩ, kana gũkoneka ĩ maciarĩte wega kana gũkorwo makĩona ũboco mwega na mbeca nyingĩ. Indo ici nĩikoragwo cirĩ cia bata tondũ ũndũ wa mbere, nĩciongagĩrĩra mũcamo irio-inĩ, irio igakorwo cina cama mũingĩ. Ona ningĩ nĩitũmĩragwo nĩ andũ arĩa marenda kũnyihia kiro kana kũgũithagũithia kiro, ũgakorwo ũgĩciria. Ni cikoragwo cirĩ njega na nĩ ciongagĩrĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Icigo iria citakoragwo na maĩ, kana ikoragwo na maĩ manini, nĩ ikoragwo na mathĩna matiganĩte ma kũmenyerera maĩ, tondũ wa mbere nĩ ũkoraga andũ arĩa me kũndũ kũu, tondũ maĩ nĩ manini kana maĩ matironekana kwa ũraithi, nĩ makoragwo magĩtahia maĩ matarĩ na ũbacĩrĩri, ũgakora atĩ mũndũ ũmwe ena maĩ maingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ, na amwe matirĩ, na koguo, kana agakorwo akĩanaga maĩ make tondũ ena maingĩ, ategũtigĩrĩra kana atekwenda kũmenya kana arĩa angĩ mena mo. Maũndũ mangĩ makoragwo kuo, nĩ atĩ, andũ matikoragwo mahetwo ũmenyo mũiganu wa kũmenyerera maĩ, nĩ ũbatie kwĩra andũ atĩ ta rĩu angĩkorwo nĩ indo athambia, maĩ macio no amatũmĩre athiĩ arĩme namo kana aitĩrĩrie mĩmera yake, ona ningĩ no akorwo agũtũmĩra ta rĩngĩ gũita nja nĩgetha rũkũngũ rũthirathire, akorwo agĩtũmĩra maĩ mamwe na maũndũ maingĩ, kana na maũndũ matiganĩte, na nĩgetha akorwo akĩnyihia wanangĩki wa maĩ. Ona rĩmwe nĩ gũkoragwo na thĩna wa andũ kwaga ũmenyo wa ũrĩa mabatie gũkorwo makĩmenyerera maĩ, nĩ tondũ rĩrĩa moka, ũkoraga andũ amwe nĩ marahĩmbĩria, magatahia maĩ maingĩ, na koguo andũ nĩ mabatie gũkorwo magĩthomithio bata wa maĩ, na ũrĩa mabatie kũmamenyerera nĩgetha makorwo namo mahinda-inĩ maingĩ kana mahinda-inĩ mothe.

Ici nĩ ciana cironeka tarĩ ciakuma ndũrĩrĩ iria ikoragwo itiganĩirio. Na nĩironeka gũkorwo ikĩririkanwo mũico mũico, tondũ nĩmareheirwo mĩtambo ya kĩrĩu ĩrĩa ĩtagwo tablet ĩrĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra mathomoinĩ mao. Ona kana makorwo makĩhũthĩra gwĩka maũndũ matiganĩte. Ciana ici nĩironeka cikĩhũthĩra mĩtambo ĩno na cikoneka nĩiramenya ũrĩa cireka na koguo no ikorwo nĩ gũbundithio ibundithĩtio thikũ cigana ũna nĩgetha cikorwo cikĩmenya ũrĩa cikũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ. Ũndũ ũyũ nĩwa bata harĩ mwana tondũ wa mbere nĩũkoragwo ũgĩkũria meciria mao na ũkamũteithia harĩ gwĩciria tondũ no nginya akorwo akĩenda kũmenya atĩrĩrĩ, ta rĩngĩ ndahihinya handũ hana rĩ gũgũthiĩ atĩ? Ingĩka ũndũ ũyũ mũtambo-inĩ ũyũ nĩatĩa gũkũhanĩka? Na koguo nĩkũmũteithagia gũkorwo arĩ mwana mũgĩ na mũcanjamũku. Na ningĩ ũndũ ũyũ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ nginya rĩrĩa mũndũ aneneha kaingĩ no ũkore ũkĩona nginya wĩra tondũ wĩna ũmenyo wa kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu kana mĩtambo ya ndigito. Koguo maya nĩ maũndũ ma bata marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩreherwo ciana na nĩgetha ikorwo ikĩongerera ũmenyo wao na ningĩ ikorwo irĩ njũgĩ mathomo-inĩ mao.

Ũyũ nĩ ũhandi wa mĩũngũrwa, na no ũkorwo ũkĩhanda mĩũngũrwa ĩtiganĩte tondũ no ũhande ya nyeni, ya mboga, ya ndania, ya hoho. Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, wĩkagwo rĩrĩa mũndũ atua matua ma kũrĩma kĩndũ gĩtiganĩte, agakorwo agĩthiĩ mũgũnda akarĩma, kana agacimba, agatigĩrĩra mũgũnda wake nĩ mũtheru, na ndũrĩ na ria na nĩgetha akorwo agĩũka kũhanda indo ciake. Ona ningĩ, handũ haha nĩ haronekana nĩ arakorwo agĩtũmĩra mũthemba wa gũitĩrĩria maĩ, ũrĩa mũndũ ahũthĩraga matata. Ũndũ awĩkĩte harĩa akoretwo agĩtheca marima mũbaibũ-inĩ ũcio enaguo, agatigĩrĩra o irima mũbaibũ-inĩ nĩ rĩa ringana na ahandĩte mũngũrwa wake, na nĩgetha rĩrĩa akorwo wa kũhingũrĩra maĩ, magakorwo magĩitĩka itata itata hau mũmera-inĩ ũcio, na nĩgetha mũmera ũcio ũgakorwo na maĩ ma kũigana. Ona ningĩ rĩrĩa arahanda, nĩ akoragwo agĩthiĩ wa kwenja mĩtaro, agekĩra thumu, na agatigĩrĩra nĩ athika wega, na agatigĩrĩra mĩmera yake nĩ mĩega, agatigĩrĩra nĩ ĩrona maĩ ũrĩa gũbatie, ona ningĩ mahinda makũhingũrĩra maĩ, nĩwe ũmenyaga mathaa marĩa ekũhingũrĩra, ta rĩngĩ nĩ ũkoraga arahingũrĩra maĩ rũcinĩ na hwainĩ, na nĩgetha mĩmera yake ĩgakorwo na maĩ makũigana.

Nĩ kũrĩ na njĩra itiganĩte, cia kũgirĩrĩria gũthũkio gwa tĩĩri mĩgũnda-inĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩmi. Wa mbere, arĩmi no matige kũhũthĩra bataraitha, kana bataraitha irĩa cikoragwo na kemiko mĩgũnda-inĩ yao, makorwo makĩnyihanyihia ũhũthĩri wa yo, na makorwo makĩhũthĩra thumu wa kĩmerera ta thumu ngũkũ, wa mbũri, ona kana wa ng'ombe. Nĩ ũkoraga atĩ bataraitha ici ikoragwo na kemiko, nĩ ciũkaga gũthũkia mĩgũnda iitũ, na ĩgakorwo ĩkĩnyihanyihia hinya wa tĩĩri witũ. Na ũgakora nginya rĩrĩa mũrĩmi akorwo wa kũhanda mĩmera yake, ndarakorwo na magetha mega, kana ena magetha manini. Ũguo ĩyo nĩ njĩra ya kũnyihanyihia, kana ĩyo nĩ njĩra ĩmwe. Ũndũ ũngĩ, arĩmi nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩrĩma mĩmera ĩtiganĩte. Ta rĩu atĩ okorwo kĩmera gĩkĩ arahandĩte waru, kĩmera kĩu agacenjia kĩu kĩngĩ agacenjania, akahanda kĩndũ ta mbembe, kana akahanda kĩndũ kĩngĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia tĩĩri gũkorwo ũgĩcenjia nĩgetha ũkorwo ũkĩmenyerera kana ũgĩteithia gũkũra kwa mĩmera ĩtiganĩte, ndũgakorwo atĩ ũmenyerete mũmera ũmwe, tondũ nĩ ũkoraga wamenyera mũmera ũmwe, kana wakorwo ũkĩhanda mũmera ũmwe hĩndĩ ciothe, tĩri waku nĩ ũkoragwo ũkĩgũithia gĩkĩro kĩa guo.